Ore asara naatankibelekenyata enkijape terishata uenoto otenebo enkesare na ore ake peyieu nibelekenya enkijape neaku olameyu neroi enkop na ore asara naata twrishat eunoto na keaku kegira laremok aimaa engolikino tesiai enkare naitooki ena daa enye neaku ketoi enadaa amu meetae enkare nagirai aitok na ketoi na enterit ninyala endaa nijo irpaek natuunoki nijobirnyanya, kapishi neaku tenibelekenya enkijape tinaalonna keyau na asara pii na ore si tesiai enkesare kegolu na amu metiu endaa nakesitae tenetoyu enkop ore ake tenetoyu enterit nimitoki endaaa sidai abulu neaku nona na nkasarani naata enkibelekenyata oloingangi tenkata eunore.

Ore enaiko enkibelekenyata enchan esiai enkiremore, naa ore pee loo pee ebelekenya enkijape neeku enkata enchan naa kesidanu esiai enkiremore tekuna sababuni tenesha nenanau ena terit neeku kubulu endaa te ngolon oleng nebulu endaa bioto naa ketumi sii enkare sapuk naitookieki ena daa natii olchamba neeku menyamal naa ilairemok te siai enkare amuu keeta enkare naidip atosha esiai enkitookore ena daa natii olchamba ore sii peelo neeku ebelekenye enkijape arashuu etaa olameyu metaa metii enchan naa keeku ketorono oleng' aashu kegol esiai enkiremore ore entoki naitagolo naa metumoi enkare naitookieki ena daa natii olchamba neeku naa kegolu naa ninye ena siai enkiremore.

Ore eniko enkibelekenyata oloingangi emponaroto ongwesu tenebo moyiaritin endaa olchamba na ore enkata naaku enkijape enayau enchan na ore na kuna ngwesi osero na keaku kutik na kedoyio na enkinosata endaa olcham tenesha amu tenesha netum kuna ngwesi nkujit nerem mbenek ore ngweusi nijobirkanjaoni ore penyoriju enkopnetum inkujit onya netum irkiek ogil ore sinye ngwesi nijo laroi ashu irkanjaoni ilaroi na ketum nkujit nanya neaku meponu anya olchamba kake ore enkop Torono enkijape nemetii enchan na keponu anya endaa olchamba neaku ore ake pasapuk olameyu na keponu longwesin endaa natii ilchambai.

Ee kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tenewueji ore ene kadolta oltungani oibungita enaret eunore ore ena naret na keji rake na ninye itumia eletungani aasie esiai enye adolta ele tungani ishopito enkila sapuk tulelei enasia enturore arashu esiai eusafi neaku ore eletunganu enasiai eusafi easita neeta nkilani enasai kidimayu eletungani na keeta enkampuni naigerito metaasa enasia, kenare usafi neasi amu kibooyo moyiaritin ore eletungani keasita esiai kelo nidimayi nelakitae iropiyiani tolchamba tewiki neas esiai ana orningo lenye neaku oltungani ele oasita esiaia e usafi.

Ore enaikuna enkibelekenyata oloingangi esiai aai enkiremore otenebo endaa natumito tolchamba na ore kuldo apatin otulusotie kesidai apa enkijape oleng etasha kinoto nkatambo neaku etasha oleng ore ake pesha nikinoto enkare sapuk neaku etanana enterit enkop ore esiai enkiremore netaa sidai ,natekesua endaaa sapuk oleng natumito tolchamba nayau na alo amir ore si tenarishata natiu tanakata na neaku na etadoyie enchan oleng nalau na enkare amu etoyio enterit oleng neaku etaa kiti endaa natumito tolchamba oleng ninyale si esiai enkiremore amu maata enkare nagira aitookie eleshamba lai neaku Nona taa aimayie nanu.

Enabae naa, ore ena nenkiremore arashu eunore endaa tolchamba. Kesidai enasiai oleng, ore pa enetipat peyie aas enabae, naa, ore enkiremore naa keeu arashu ninye enkong'u endaa nanyai. Ore peyie iunisho arashi nias esiai e kilimo na ninye eji enkiremore, nitum endaa sapuk ninya, nitum endaa niya osokoni amir, nitum endaa ning'arie iltung'anak, neeku ore ake piya enadaa osokoni, nitum iropiyiani. Ore kuna ropiyiani nidim naa ataasie isiaitin kumok inonok. Idim atoponai, esiai ino enkiremore, nintasapuk nintalala, niun endaa sapuk. Idim si aitumia kuna pisai tesiai ebiashara, tesiai enkinyang'unoto endaa enkutuk, esiai enchetare ino. Keeku ore ena enabae, naa kanyor nanu amu enetipat oleng amu kibelekeny maisha oltung'ani.

Ore enkibeleknyata oloingangi enikuna nkishu aainei ororuat nayawa naipirta ena na kumok ore kuldo apaitin otulusoitie nibelekenye oleng neaku sapuk oleng olameyu oodo orea ake peaku nejia netuata nkishu tenkaraki elebameyu toronok etuata nkishu kumok nabaya nkishu ip are tenkaraki olameyu ore na tine nitodolu ajo ashomo asara sapuk oleng amu etuata kunabkishu mekute aata ataa olaisinani pii adungoo nkuti kishunaata tanakata na kainyangua nkishu ainyangu tosokonini nalotu na aisho kunabkishu neponu anya ore teleapa netasha enchan sapuk amu kesidai enkijape oloingangi netopiro kuna kishu naata ataa keeta mpisai sidan na nejia etiu enkibelekenyata oloingangi weramatare aai

Etasapuka esiai nashum enterit enkare tenkaraki enkibelekenyata oloingangi ore enaikuna apgilunore ina nataasa mbaa kumok amu ore enkishumata enkare tenterit na echan sapuk ore ake peyie esha oleng nesapuku na enkare natii enkop ore pesapuku enkare natiu enkop na mitoki na enterit aok enkare amu etooko ometaraposhoi ore ake enterit peraposho enkare nimitoki na aok enkare neaku keshumita oleng ore si aitoki ore eneaku kumok nkujit kutitik nairagita tenkop na kitoki aretoki enterit mibunga enkare ore roruat nayawa natuturo irkejek ogut naitoki si adung kuna kujit nairag naibokito enkare.

Ore nyamalitin oloingangi nagira aimaa tesiai enkiremore na kumok ore ake peaku toronok olameyu nelotu olameyu toronok oleng ore akepelotu olameyu sapuk oleng na keera inab enyamali tolaremok pookin me nanu ake kake ilairemok pookin ore enedukuyateneaku ketoronok esiai enkiremore ashu ketoronok esiai oloingangi tenkaraki olameyu na ekilau enkare nikintookie enadaa natii olchamba ketoi na ina daa ninyala amu etoyio enterit amu metii na enkarre nagira aitookie neaku inake enyamali sapuk naimayie oloingangi agira aimaa tesia enkiremore aai nakigara aitangor dukuya paitatua ina.

Kore enkinyiala nayaua enkibelekenyata oloing'ange nabayieki tesiai aai enkiremore naa ore kuldo apaitin ootulusoitie amu keisapu enchan apa inakata ore peeyie peeku sapuk natuuno nanu endaa sapuk oleng tolchamba lai natuuno siininye impoosho ormushele amu keisapuk apa echan ore tena rishata neeuo olameyu amu keitoronok oloing'ange neinyiale doi ninye endaa sapuk amu maata enkare kaata sii enkoloto atumito enaare oleng

Ore inyamalaritin sapukin ormanyaraa nagira agilinuore tochamba lai naa inyamalaritin kumok oleng ore enedukuya naa ore enterit olchamba lai netanya apa epiru kajo aibelekenyaki adung'udung netanya ore sii ae ketii ingues kumok nanyaa endaa olchamba ore sii ninche inkushu intare oekenyi nena naa naagira aiki shida oleng ore shida osokoni tene natii mikitumito sokoni sapuk nikimdiim atiipik ena daa natuuono naa neeku nena inyamalaritin nagiraa aimaa. Ara olairemoni

Ore eneikuna enkijiape irpaek laainei teleaari owalata nayau ketoronok enkijiape telee aari aitetu olapa liebo ombaka olapa le topon neeku ore eneikuna enkijiape atotonok enkijiape metii enchan amu ore metii enchan naa ketotu enkop neeku ore kulo paek lainei kegira aatoyu oleng amu meeta ekare einyiale endaa sapuk oleng etoito kulo paek meekure naa emirayu tesokoni ajo naa sii nanu etaa endaa kiti naitayio tochamba kake ainyiala esiai enkijiape ore ewalat naawa naitadoyie naa enkumoi orpaek launito amu meesidai naaa esiai enkijiape

Kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tene ana anadolta nanu ore enewueji na kadolta oltarakita arashu emashini naotieki enkop adung irkiek adolta si ltunganak aare, okedito enaari netii likae oitashe ake tenkalo enaari adolta sininye oltarakita oitashe na tembata kulo tunganak ore ele trakter kidimayu na enekulo tunganak ore kulo tunganak negira ninche aor eleshamba petumoki ninchebairemo ele shamba neaku ketudungo kulo tunganak irkiek neor enakop petumoki ataas esiai enye enkiremore ore kulo tunganak adol ajo idipa ator eleshamba.

Ore tene, kaidim atolimu entoki naagira alotu indamunot atadua naa ena pisha, kadolita oltung'ani oata empisha, oata enkila sikitoi, neata miwani neata naa naret esiai enkiremore. Ore ele tung'ani naa keibungita enkijiko enkiremore, keidimimayu ele tung'ani naa olairemoni ashu keas ninye esiai olchamba peeibungita naa Kuna areta, neaku ore ene dukuya naa ore ele tung'ani naa oltung'ani lenkiremore amu keibungita enkijiko ashu enaret enkiremore neishopito sii inkilani esiai, keidimayu ele tung'ani naa keigero, ashu enkampuni egira aasaki, nebaiki naa esiai enye etii naa ninye neishopito Kuna kilani, naa nena naa aidim atolimu kuti naawuonu indamunot.

Ore enaiko peyie aisum oltungani peyiolou enasiai na kaitumia nkoitoi kumok oleng keyieu naingor oltungani oyieu neyiolou enasiai narik olchamba lai narik olchamba lai kenare naboitare eletungani erishata nemedoropagira na ajur enaiko oshi paboitare atii esiai nejir tengeno temnoran nemeeta arakaegira na ninye aingur ajo kai oshi aikunaa enasia, kaiboshi aiteru katiai aidip kaitia aidipaki na kanyio agira aitumia aasita enasia ore ake paas ina naitoki na aisho eletungani entemata paadol tonkonyek ainei nayiolou entoki natayiolo wenutueyiolou peyie atumoki atayiolo entoki nautaki atan nitueyiolou enkoitoi naidim iasumie oltungani nanu.

Naa kadolita engari ashuu otarakita ogirai atookiie olchamba nadolita sii oltung'ani oreuta oltarakita naa keruu ena aari aitaman ele shamba pookin pee eitook en daa pee enananu naa enterit nebulu ena daa keitaman naa ele tung'ani ena aari ele shamba pookin emenoto ena daa enkare ore ake peyie eishinye enkare tenetanki neitokini aapuo aapuk ore ake pee epiki neitoki alotu apiku ena aare

Ore enalotu ndamunot tanadol ena siai na enkisuma nalotu ndamunot ainei ore tenapisha kadolta nkera esukul nadolta irmalimulini aare adolta nkera esukul eshumata naishopito nkilani pusi ore kuna kera neetuo ninche ofis ormalimui kitok idimayu netaasa kunabkera embae sidai neaku ore pipotuoki na tenkaraki entematta eiima indimai nai isho na ninye aishinda ashubaai bae ake sidai ina na peetuo enkopis ormalimui neaku ina naaaidim atolimu tenapisha nadolta.

Ore enaidim atolimu tenadol ena naa esiai enkiremore ore ene kadolita olchamba sapuk otuunoki enda anaa ore ena daa naa irpaek netuumo ele tung'ani endaa sapuk oleng telee shamaba. Neton eitu ebulu ena daa esidai adolita sii olchani oorarieki ing'uesin kutitik ore ele shani naa keidimayu naa ninche eerieki ing'uesi kutitik negira naa ninche aaayaki ele airemoni enyamali endimayu neegiraa aayaki enkaruesho enaa ele airemoni aitumiya ele shani adolita sii olopeny olchamba egira amaanaa todie egira aing'uraa ng'uraa olchamba lenye neeeku ina nalotu indamunot tenadol ena

Ee adamu enkolong nataasa enasiai . Ore enasiai naa esiai eunoto orpaek , ataasa enasiai enkata naado , ataasa enasiai oleng oleng neton ake aasita , ore enasiai naa enetipat oleng, ore eunoto orpaek naa enetipat oleng , ore telde ari otulusoyie atuuno naanu irpaek iekai ip ongwan oile , ore ake pee aun natekesa enadaa kata ashu enadaa enkata nabo ake tolari, natekesa naitai endaa sidai oleng nayawa olchamba nalaamir nanoto naa ropiyiani , neton naake ajo pee aitoki aiteru teleari . Ore naa sababuni nataasie enasiai naa ore esiai enkiremore naa etiu anaa biashara entumoto oropiyiani , enkongu endaa , ore ake peyie itum kuna ropiyiani niasie naa siatin inonok pookin , biashara , enchetare , kulie siatin pookin , niaku nena ataasie naa enasiai.

Ore enasiai, naa eramatare onkishu. Ore eramatare onkishu naa enetipat oleng tormaasai. Neme tormaasai ake toltung'anak pookin oyieu iropiyiani. Kadolita enkiteng' naata namba, naikenoro tenkiti aji. Ore ena kiteng',neeta ewoi nepikakini endaa, neeta ewoi nepikakini enkare. Ore yiok enikinkunaa enasiai tenkop ang' arashu temurua ang', mikipik yiok inkishu inkajijik aikenoo enaa enadolita nanu tenapisha. Ore nkishu naa kidapashari ake nkishu apuo adaa tosero, netii olchekut, nepuo adari anya nkujit pookin nepuo aokisho, nepuo osero pookin neruko neruko neruko, ore ake pemutu, nereuni adake kuna kishu ang'. Neeku ore nkishu ang', mikingenoo yiok enaa enadolita nanu tenapisha, aa. Ekiboloo ake meshomoita osero, nepuo adaa, nidapasha, metiu enaa ene naikenori naa enkiteng' tenkaji.

Kaata sababu nanyorie ena siai, naata sababu peyie manyor sii ena siai, kalo aiteru sababuni nanyorie ena siai, ene dukuya naa, ore ena naa enkiremore ore enkiremore, ore endaa natuuno ele tung'ani netuuno ele tung'ani impoosho, ore ake ena daa peyie ikes, nimput ilguniyani, ore teine niya sokoni, nilo aamir naa itum iropiani kumok oleng' niasie biashara, ninosie endaa, nishetishore, arashu niasai siai pooki niyou, neitoki sii aaku itum endaa ninya, amu ore empoosho, naa impuka ashu endaa nanya olgali, impoka nainosieki olgali, enkata pooki amu iata naa Kuna poosho nintayu tolchamba. Ore embaye naaji naaku manyorie ena siai naa mara naaji ariya tena siai enkiremore oo mpooshok, neaku elelek aipadang arashu elelek ainyal ena siai, neaku Ina sababu nanyor o sababuni pemanyorie ena baye.

Ore inkoitoi nasuj peyie adol ajo keingoritae enkop naa naa kataja eesi kuna kanare nanu nayiolo incheriani naipirta eripoto enkop peyie atumoki ataariyiana nataaniki ajo kaji eikunari esujata enkop ashu kaji eikunari esajata enkop lenare sii nayiolo ilopisaani lemurua ooishooki esiai meitoria naa esiai enkulupuoni temurua ang peyie atum naa aikilikuanishore kulo tung'anak oing'orita enteri arshuu enkop ang kaas oshi ena baye katitin are tolapa temurua ang

Ore inkoitoi nayioloi itumia ilairemok, terripoto enkop, peyie ibooyo nai enterit peminyal enkare, naa, ore ake peyie edoli ajo kelo ninyel arashu kelio ilbulabul lenkare ajo kinyalita enterit, kenare neuni endaa nairrag tenkop oleng, peyie, eretu naa naji enadaa enkare pemitoki akuet oleng, nimitoki aor enkop amu ore eoroto enkare eneor enkop, na kiinyal naa enterit. Kenare si netutokini enkare irkejek, oosuj enaare, eneeku enkata enchan. Kenare si neshatakini, enaare nkulie wojiting kumok neim, pemitoki akuet, enaare amu keor naa enterit, naa kinyel enterit oleng.

Ore enaiko eunoto endaa nairag peyie erip enterit peemeta enkare ore ake enkata nadha enchan nairoshi amu ore enaare nadou teshumata nemeosh enkop ailokino neeku kerip naa ina amu keeta enterit enchuret nagira amitiki enkare ewosh enkop aiulokino ore sii ae keitoki aaku ore enaare teneirag tenkop tenirag tenkop naa keing'oru eneiko pee elo aloo naa enkop naijulujul ore ena daa nairag naa kemitiki enkare ekwet ashuu enkare elo telototo natii shumata kemitii enkare ekwet nemeitoki naaji ina aor enkop amu megirai aaoroo enterit

Ore nyamalaritin, naimaa ilairemok tentumoto enkare nabukokini olchamba, naa aikumok. Ore enedukuya, naa kegol tumoto enkare oleng'. Eidimayu negira ilairemok naa apuo ninche ayau enkare tenkop nalakwa, idimayu nye nepuo inkilomitani kumok oleeng pepuo au enaare naitumia abukoki olchamba. Neeku, ore nye elakwani enkop, keng'asa aku enyamali sapuk oleng tolairemok. Eniare, kidimayu na ore nye epoito au enaare, naa, kepoito ainyang'u enaare. Nelelek egira ainyang'u enaare toropiyiani natii shumata oleng. Ore ake peku ropiyiani natii shumata oleng, nitoki aku gharama sapuk oleng teninche amu meeta naa naji iropiyiani, nagira ainyang'unye enaare. Nitoki si aku, kelelek ah garrin egira aitumia ninche, apuo aunye enaare nabukokini olchamba, tenkop nalakwa. Ore egarri, neilata eok. Ore eok enailata, na ropiyiani eyieu. Neeku enyamali sinye inankae sapuk oleng.

Ore enaiko peyie aouku enkare enchan ontokitin na naidimbatookunyenenaare na ore ake mau kaata nanu enkaji emabati na ore enaiko kaata nareta naji gutters nateshie enkare emabati metadoi enesha ore enaare na ninche napuo abukoki entoki naijo emoti entoki nijooltanki sapuk amu kaata oltanki sapuk neaku ninche na apik enaare enchanarashu ninche aokoki aitumia emoti aitumia engata naitumia oljiriket naitumia orbaket enkarae idimayu si natur esilanke ashuore ake peesha nebukokino na enaare enchan neipit neaku ina aokunye nanu enkare enchan.

Ore dupoto naata eripoto enkare, naa ore enkare naripi, naa kesafi, arashu keshila enaare, metii inguesi metii enterit arashu enkare naa nemeidimayu neaku ashu neitamwoi oltung'ani, ore pee eripi enkare naake eibooyo imoyaritin naidim aibung' a iltung'ana, neyaki naa inyamaliritin torok e biotisho, ore sii enkare naripi, matejo naaji enkare esilamke, ore ake pee irip enaare, nemeitoki enaare ainyala, meitoki aichafuka, nemeitoki naa inguesi aadoiki, naake ebik enaare enkata naado naa eitu naa emita, neaku Ina naa esidano enkare naripi oleng' arashu dupoto. Ee kanyoraa ena siai eripoto enkare amu kerip enkare metaa safi, neoki enaare tenkata naado, naakeibooyo naaji imoyaritin naidim ayaki iltung'ana inchidai e biotisho neaku kanyoraa nanu esiai eripoto enkare.

Ore inkatitin naishoo meipimi enterit peyie edoli ajo keton epir anaa mepir, naa elde ari, naishooyoe enterit meipimi kata ong'uan meipimi tolari, ore pee aishooyie meipimi naa kajo pee eyiolou sii ena terit ele shamba Lai, tanaa keton epir anaa mepir pee eyiolou tanaa Kaun endaa anaa maun, enaiko pee aitoki aitopir, ena terit ele shamba Lai, ekesidai teniyolou enetiu enterit amu kincho piun endaa teina terit ajo kepir, niipal sii tenidol ajo mepir Ina terit, ningoru naa eninko pee intobir Ina terit, ore paa ene tipat pee incho meipimi enterit naa kintayiolou naa ajo inji etiu ena terit ele shamba lino naa enare niun endaa tena rishata nenare nipal eunoto endaa

Eeh kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene wueji ore tene wueji naa kadolita inkishu naagiraa aaraa ore ena naa enkigurana yaapa naing'or apaa iltung'anak egira ayiolou aajo kalo aingoni opi ore ena naa enkiguran yaapa ore enchoto naishinda oloing'oni lenye neeku ninche naa osihinda ore enkae toki nadolita tene naa nadolita naa egira aishannkilia oleng nena intokitin naidim atolimu ajo egira kulo oing'ok aara tenholoto oleng

Ee ekaas oshi enkibelekenyata o ndaiki tolchamba, tenkata eunoto naa ore naagira aasie Kuna naa kumok, ore endaa teneimbelekenyaki olchamba naakeretoki ena enterit metopiro, neitoki aaku kebulu endaa sidai oleng'. Ore enterit napiru tolchamba naa aisidai oleng' amu ore endaa niun naa aisidai nebulu endaa araka, nemeitoki naaji Ina daa ainyala arashu ore embulunoto ina daa neaku ene shumata oleng', neaku kebulu Ina daa alang' naaji teneitu imbelekenyaki Ina daa olchamba, neaku sidai enkibelekenyata olchamba amu keitobir enterit neretoli sininche enterit peeku meitoki ainyala ashu eaku kedanya ena terit oleng', neaku ore endaa pooki niun naa keidim naa ena daa atubulu metii enyamali sapuk, neaku Ina oshi peyie aas nanu ashu peyie aibelekenyaki endaa olchamba.

Ore maoni naata nanu tolairemok oitushul endaa olkeek peyie eitobiri olmanyara naa keaisidai teneitushuli endaa olkeek tolchamba obo, amu keretoki ena olchamba arashu enterit metopiro, ore enterit napiru, naa ene tipat oleng'. Ore ake enterit metopiro naakeretoki endaa metubulu aa bioto, neaku kanyor nanu teneitushuli ena daa ashu, ilkeek wendaa tewueji nabo amu keaku keidim ninye ainoto oltung'ani imbaoi tene arashu keidim ena terit atopiro oleng'. Ore maoni naata nanu tooilaremok oitushul endaa olkeek peyie eitobiri olmanyara naa keaisidai teneitushuli endaa olkeek tolchamba obo, amu keretoki tolchamba anaa enterit metopiro ore enterit napiru naa ene tipat oleng', ore ake enterit peyie epuru, naakeretoki endaa metubulu aa sidai arashu aa bioto, neaku kanyor nanu teneitushuli ena daa ashu ilkeek wendaa tewueji nabo amu keaku keidim ninye oltung'ani ainoto imbaoi tene arashu keidim ena terit atopiro oleng'.

Ore eokuno enkare tolchamba, naa ene tipat oleng', amu ore enkare tenioku nishum enaare, naa ninye intumiya taisere abukoki olchamba lino itii naa esiai eunore nitumoki atuunisho ashu ataasa esiai enkiremore Miata enkare, ore enkare naa ninye ajo kila kitu te siai eunore tolchamba, ore pee Miata enkare, mitumoki atuunisho meata entoki niindim ataasa amu Miata naa enkare nintookie ena daa pee ebulu neaku naaji endaa sidai teneoku, naa indim aawa esokoni ashomo alo amir, kale ore ake peeko metaa iata enkare, naa iunisho naa amu iata enkare e kutosha nibukoki ena daa ena daa natii olchamba nebula ena daa esidai nikes, niyaa naa esokoni nilo amir peyie itum iropiani. Neaku ore ena okunoto enkare enkare olchamba naa keitubulu endaa olchamba.

Orebenduata aai naata tenkibelekenyata ondakin nauni peitobik empironbenkulukuoni na kanyor nanu ena ore endaa naibelekenyeki olchambakesidai amu kitopir enterit kitopir enkulukuoni teneaku itudungo enkulukuoni katitin onguan ore pilo adung eleshamba niun irpaek tene ore enkae niun mpoosho tene niun irnyanya tene niun nkwashen tene ore taisere pidip atekesa nintoki adumu enaapo woi natii nkwashen niun irpaek ore enetii iroaek niunie irnyanya ore ena na enkibelekenyito endaa olchamba keretoki ina enterit metopiro nitoki aaku keeta aja pintoki aipim enterit ino amu kepir amu kegira aibelekenyaki nyoo endaa neaku kitopir oleng enterit enkibelekenyata enterit tolchamba lino.

Ore engeno arashu imbaa niyeu pias enasia ingas naaku oueu engeno esiai eripaya onamuka nafindii oripita namuka olonito ore nai engeno nayieu enasia keyieu nai entoki naji ormoo peas inasiai iletiripa namuka erishata naado pitumoki na atayiolo ningeniki peyiebitum ainoto na ariano ashu engeno eripaya onamuka ore entoki niyieu pias enasia na osintano iyeu ore aai iyieu sinye eusi naripieki kuna amuka.

Ore entoki arashu ebae nalotu, indamunot ainei tenadol ena, nesiai arashu edala naji swimming. Aishindana aar enkare enarata enkare, nalotu indamunot ainei. Kadolita nkera kumok, nagira aing'or enasiai arashu enadala enkiguranata enkare. Eetuo duo kuna ene, aponu naa aishindana ajo kaa nayiolo ataara enkare, alang' enkae. Ketii iltung'anak ong'orita, netii naa iloorita enkare. Ore tenkerai nataa kelo aishindana ashu nelo aku ninye narikito enkarriyia tesiai enarata enkare oleng, nelo aku ninye naa naishinda tinoolong'. Ore si enakiguran, na keyau enchipai, tiatua nkera oleng, tormalimuni, tontoiwuo, otoo nkera ninye. Ore enarata enkare naa ashu enkiguran, keu tenebo inkera kumok onkwapi, inkabilaritin, neponu ayiolouno neeku nanche nabo, neeku inchoreta. Neeku, ina nalotu naa ninye indamunot ainei, tenadol naa enabae.

Ore enalotu indamunot aainei tenadol ena naa central bank of Kenya benki kitok tolosho lekenya ninye naisho imbekii polin naati kenya ilooni nena benki poikin ore ena benki tolosho lekenya ninye nayiolo esiana ooropiyiani naaninye naishooyo iropiyiani natii atua kenya ore naa ena naa ninye etii iropiyiani pokin ekenya neeku ina nalotu indamunot aainei tenadol ena benki nadolita

Ore enalotu ndamunot tanadol ena siai na ore enewueji na enkitesheni orpolisi naji ekuanda police station natii esakaunti eluanda orkerenket le kakamega ore na enkitesheni orpolisi netii irkituak kumok otii ene kidimayu na keewuo na oltung'ani ashu orbungei leina kop abol inakitesheni orpolisi nateshetaka ltung, anak peyiebemoki na aitumia adolta orkitok lorpolisi nadolta orkitok leserkali orkulie tung'anak ake linakop otii ine neaku etesherakaki ninche enkitesheni orpolisi petumoki aterenii esiai eripoto tenakop neaku ena adamu tanadol enasiai.